Eng pikchait nii komito karit nebo sacco kora komito kot nikikisir kele wakulima sacco ibaru kole koito ko sacco nebo temik bo komonut mising kochutei temik sacco sikokonor robisik kwach chetun kotoreti

Eng pikchait ni komii Kamet ne kitonon eng taban nebo suswek, suswek chuto kotoku kole kiketil sikeibchi tuga nyokwam ngaroo anee boishoni kobwatwan ngalek ab baet ab tuga amu suswek chuto keodochini Biko chetindoi tuga sikobot kobaee tugwach

Chuton chu ko amitwogiik ab tugaa chekakichob chekikuren silage. Bo komonut missing kechobchii tugaa silage sikobiit konyoor amitwogiik chekiboen sikokoon chego chechang

Chutok chu ko ngororek chekikinde zero grazing eng kokwenyuu ko matcha kendeni ngororek zero grazing amun tikobaraa mbarenik Ara kimetoi koagetyo eng imbaret bo komonut keribei ngororek amun konu bendo Ako ngialde inyoruu chepkondok

Eng yutokyu komi piik ak lagok che kitebingungso, kora komi chemasokorek chemi taban, ako nguny kokinde tandarwait, tandarwait noto ko kikinde bandek chemi keborori, iboru chemasokorek chun ko che kakiborore bandek.

Eng' tai ndeiit benkit komi kartasiit neinyiti nebo kepangan rabisiek, ndegenyiit kartasit nootok iwe inyipangan lainda, ndakiitchin ing' lainda ikoite kartasit nootok kobooto chepkondok keiit chepkondok ko ngotko mi komnyie kekonin risiitit neiboru kole kaipangan rabisiek

Tuguuk chebo kamanut che agere en yu ko ndisinik, ofacado, karatiek. Mi agot bandiat, agere kora pilipili hoho koboto broccoli ak ndimuinik. Tuguuk chutok koba kamanut missing amu logoek, ko alak ko ngwek ak alak ketesin ingwek asikonyanyinyit.

Eng'yuutok yu ageere mbaret nekikimit ndisinik chechang' kora komi hito nekitonoon akokinam karatiek ing' keut nyi, pa komonut kigoole karatiek amu ndealde inyorchinigei chepkondok

Eng' yutok yu kotaagu tuga akokigitekchi kot tuchuutok. Much keele tuuchutok koba zero-grazing. Pa komonut keribe tuga chekigee chebo zero-grazing sindealde cheechotok inyorchigei chepkondok kora komuuch ialde teta nootok akinyorchigei chepkondok

Eng yu komi ngoronoik. Ngoronoik chutok ko che kikiribe. Ndager boisioni kobotwo ng'alekab kerib ngoronoik. Bo kamanut kerib ngoronoik amun konu ichek bendo, kora komuch ialde ngoronoik chotok ekinyorchigei rabinik.

En pichaini komii chego, ako chegoo Chu kokinde thamosisiek ak kalanit ak indoor, ko kin ko netai ayoe boishonii kin amiten gaa Agee tugaa chebo sigiik, Bo komonut ingealda chegoo asikenyoor rabisiek

Eng' yutok yu komii tuga chekegeye kipoishe moshinisiek kegee tu chutok ng'omnatet nekaipar gei eng' yotok ko k'eet ab chego kepoishe moshinisiek ara makogee mising' piko kopaishe keunek tuga.

Chutok chu chumi pichait ni ko ng'ororik ,kiboktoi konyo koaket en mbarenik ko ngoit koskoleng' korot kenyokeker. Bo komonut keribe ng'ororik amun ngealda inyorchigei chepkondok.

En yu komiten chito ak lakwet nemi kogee tetaa. Toguu kole lakwani komi konetigei tuguuk che kikeitoi teta. Bo komonut igee teta si inyorchigei chegoo che iyee ak chekioldoo ko indialdee inyorchinigei chepkondok